Ore taa paa kiti ena baye tenkop ekajiadio naa imbaa are ene dukuya; ore iltunganak tengumuyu le kajiado neme ilaturok ilaramatak, neeku injoon eeta tengumuyu naa ina ramatere eas so kiti enturore oleng', tokerenket le kajiado. Ore embae eare ore kajiado neme osupuko, mapurkel neaku kiti naa enjan, ore ena shan natumi elelek ore peeji kiturushere, nemeitabaya endaa eitooku elelek etoyu toochambai, neeku ore enkiti natumi elelek ee nkiti daa ake etumi enaa imboosho, enkiti daa nasioki aoku neeku netumi endaiki naaya erishata naado enaa ilpayek oonyai ometushumi ilkutik ake etumi oidimi ainosa nakata ake.

ore enasiai tenkop ang nemesapuk katukul mesapuk pii ajo naa sinanu naa telde kerenget lang mesapuk.

Ore ilpayek ladolita tenew naa ikiny, ikiny ake ore kuna aipuko enye ninangaa duo ashu injo inkishu meinosa arashu duo inokie enkima arashu inko eningo. Ore olpayeki litum tiatua nidede ninye neeku ilpayek, niyier duo tenaa iyierita arashu iya oltinga tenaa indonkito ashu inko eningo. Ore enangae natii shumata naa ipupu too nkaik pokira, ipupu ake ore idiip atupupuo nikut nepuku taa ingae toki natii shumata.

ejing intokiting are elukunya ai tenadol ena pisha natii ene ore embaye edukuya adolta olameyu sapuk tenakop amu ore inye ildonyio weneyia enkop king'iro metii enkujita neku etudupa olameyu enewueji enaa enadolita ore eniare adolta nanu anaa enoshi kiti wueji ene neng'asi apik irng'anayio ampekun kutitik ang'as aitubulu egira aanyu metubulu aing'at enkop peno pigutieki aya olchamba kitok pelo abulu tine nelo aaku endaa kitok nanyae neku ninye tenakata nanu adolita tiatua ena pisha adolta enkae turore tenkaraki ena toki naing'ata inkujit enkop ashe.

ore te nanu naa kaidim atonyua atejo imbaa are adolta anaa ore ele tung'ani naa enkare egira aboloo aitapash enkang enye pemedoiki aboloki enkoitoi metadoi pepaash enkang enye nabo ina ore sii eniare hoo nemasip adolta ele tung'ani enaa jio dii oltung'ani oturisho olaturoni ele neeku elelek e enkare egira aboloo alo aboloki ajo naa sinanu anaa emukunta enye peetum aitooko enkare ashe.

anyorr nanu enatoki nadolta pii tenewueji anyorr oleng naa kanyorrie kuna baa ore eniare enedukuya naa keishu esumash pii ekeishu amu endaa nawo ore ake tenakata peeku ele paeki neeku endaa nanya inkera ore sii enkae naa kedung'oo emirata osuam keeku entonai nagol ake emirr orpayiani ashu entomononi enkerr arashu enkiteng matejo enkerai esukul arashu enkolat sapuk kake ataa naa inye ketii ake endaa minyiang'uni ore enkae emiri dii ina daa newalunyieki aitoki sapuk anaa enkiteng arashu orkuo lekine ore sii ena siai naa isidai amu kitapaash oltung'ani orkuak torrono laijo inaishi ashu irkeek torrok oitemerisho neeku keibung iltung'anak indamunot meetu iltung'anak aas ena siai ore enkae ingerr doi koon iyasita ena siai ningerr likae tung'ani petum sininye enkiti toki amu esiai ena nayieu inkaik kumok ashe.

Adoolta nanu embae natii ene, angas ninye adolita ajo olpurkel doi enakop amu madolita enkujita adolita ajo enterit keinkiro enkop, ata ilkeek otii ilopurkel aitodolu ajo keetai tenakop enyamali enkare. Ore eniare adolita ajo enoshi are nikijo iyiook ilmaasai injutii melelek kegol entumoto enkare tenakop, neeku eetuoki apa neturoki kulo tunganak enkare, tewoji nebo neeku ine eirrokoni pookin aaponu aoku enkare amu metii ai woji netumieki enkae are naoki ashe.

enetipat oleng ena siai naa sidai neesi aisidai amu ees nabo italamaa katukul esumash amu teneku ade nelo esumash enelakua edung'oo sii doi eropiyia niata amu ingil duo aitoki alo ainyiang'isho etaa iyata enatoki tiatua aji ore eneuni aisidai ena siai amu orkuak sidai laaji likinteng'en inkera ang metaa ore ebulu neyiolo ajo ketae esiai naijo ena etipat naidim ataas nepash kulie oitoi torrok ashe.

ee aidim atolimu pii ajo nyoo nagira aasa tenewueji adolta ajo eramatare etiiki eudoto onkishu adolta sii ajo ormunanda duo eibokoki taata kuna kishu ilaramatak nadolta orkitarri kitok eudito nkishu ajo naa sinanu naa tele munanda ashe.

Ore temurua nainkua nanu nemesapuk taaduo ena siai oleng', kake metorono taata tele ari tenkaraki kinoto naa enjan naikoji aikash neeku ajo sinanu naa egira naake ena siai alo dukuya, netubulutua akeyie indaiki, etuunoki inguashen, etuunoki imboosho, etuunoki olpayeki. Neeku meetorono temurua natii taata, tenitoki naaji aigut penyo enjan naakajo naa sinanu ekesi ake nena daiki natii lelo shambai.

anyorr nanu esiai nadolta tena pisha esitae nanyorrie imbaa uni ore enedukuya ama amanyorrie ninye amu eng'as aitijing'u empisai neeku emelaki inkera esukul tina pisai neshetishoe ninyiang'uni isuam nees kulie kumok ashu inyiang'unyieki enkop anyorrie empisai ore eniare anyorr sii amu eiwung'ie doi esumash amaa naa tenakata eton duo inyiang'uni endaa tene minyiang'uni amu etii endaa nabaiki iltung'anak ake ninye enaa enadolta ore ene uni naa ninye nabayie iwuang'ie imoyiaritin nayau oshi esumash amu etii emoyian najing iltung'anak tenetum iltung'anak olameyu teneim oleng neeku ore kulo tung'anak e elamita ake ninye ina moyian nayau esumash ashe.

ore nanu enaiko peyie aitayiolo oltung'ani ena siai nadolta tene naa embaye nabo arik oltung'ani olchamba nalo aitodol enikoni teneesi nasujaa nees sininye amu nijia eesita ilaturok kumok mikiini iyiolo kake iduaya oltung'ani nisuj eneesita ore taisere niyas siyie ina naasita ilo tung'ani amu etejoki apa ore emboita naa enjurro neeku ijurr ele tung'ani eneesita naa iyiolou ninye alang ninye tenira oltung'ani obolo elukunya naleng ashe.

aitiship nanu intokiting are nadolita tene emang'as ninye aitiship kulo payiani aare otii ene orkiti oltung'ani kitok aitiship amu megelita isiaitin etuo taata sinche ajo ore ena siai nikidolta esitae anaa ele tasat oirruge aidim taa sinanu ataasa naibung'ie irpaipi naturisho sinanu naa lilo orkiti ogira aduaki aitodolu ajo king'orita oleng paa ore taisere neyiolou sininye ataasa nadolta ajo meyieu ninye neyiolou ilarin lenye eesita ena siai ore eniare ang'uarr ninye nanyorr oleng amu enkiremore etii neeku kegira aiteng'en ate negira sii aigerr ate amu ore taisere teneku ina daa enotito impisai ikuna nena ropiyiani anaa enayieu ninche neeku igero taata ninche nyoo ate nanyorr ina ashe.

adamu pii nanu nayiolo nara arriyia tena siai nadolta tene nesiai naa ore otaata eton ake aidim ataasa naa kaasita ena amu ashu ataasa amu ore apa naa kitubulutua siyiok tenkop naramatishoe naa ena siai apa esiai sapuk nikias oleng tenipuku ninye tesukul neena esiai edukuya nindim ahomo ataasa isulaki imambilini kuna siaitin apa kiyas kayiolo airrita omatayiolo atuudo omatayiolo sii ateyieng'a teneeku enakurro nayieu neye nayiolo sii aisuja neeku ara arriyia tena siai pii nataasa naleng ashe naa kataasa amu ninche apa sinche isumieki iyiok amu impisai naoto naa endaa sii nao ashe.

adolta naa nanu imbaa are tene naa ntoo matolimu nena are amu mayiolo ajo kaa nabo aikilikuanitae ajo kanyio paa enetipat piyas ena baye tenaa ele manyei taa embaye edukuya ena kikarrata naa kajo enetipat oleng amu imbooyo dii ing'uesin nimbooyo ilaruok naa sidai ake nitii ewueji ewueji, oltung'ani ewuejii sidai nikarraro naa ninye metaa mee auluo itii metaa itumomo ong'uesi tenkaraki biotisho ino ore eniare tenaa kena naisujitae taa imboga naa ena enetipat sininye oleng enetipat amu wore eton etu inya empukai naa isidai ning'as aisuj suja ntukuoi uh ntukuoi olchafu otii ntukuoi inkutitik ng'uesi natii ankutiti kurt pitumoki ateyiara imbuga sidain nitum ainosa ashe.

ore taa enikoni petumi ena baye eme orpayeki taa ele nore ninye enedukuya itaini ake orpayeki obo tene otoyio pii ore peturi olchamba neuni ore peuni niremokini ajo naa sinanu egira naa ashaiki ashu etii enkare nebulu neeku orpayeki taata sapuk ore peetoyu nekinyi ake aitai irpala lioriong netumi taa kuna tokiting nalio tene ore sii kulo ewoshuni arashu ededuni taata sininche etoitok naleng nidong'i metaa enkurma nanya inkera arashu emiri arashu elekuni enkae naitokini aun taisere neeku endaa sinye ena ashu enyae etiu inji amu orkeseri niaku lelo ashe.

kadamu oleng enkolong nataasa ena siai neton aasita otaata naa kaas amu esiai sidai natodua agira ayaki intokitin sidain kanyio naa naa ore paas inji etii enchan arashu aaata enkare natum taata endaa natum empokai maitoki ainyiang'u taisere nadung'oo enaduo pisai neendaa nayiolo ajo koon atuturoko nayiolo tanaa ketii olchani arashu metii ninye sii ayiolo ajo metii alang nekua nalo ainyiang'u ode kulie pisai ainei nadung'ie kulo tona neeku ataasa nanyorr naa sidai oleng.

oore anaa nanu duo anaa enadolta adolta ena tomononi ajo elee etakedo ake ninye olchani nadolta ajo etakedo enapita enatoki nadung'ishoreki empanga nore duo tenanu oleng elelek ore ena tomononi shoo etii amu shali ele shani empilipil ajo enyori neeku ajo sinanu naa elelek ankishu etii arashu intare paa ketakedo ena shani peelo adung'oki kulo ng'osil onyori ajo naa sinanu naa petum ainosa neeku ina duo embaye edukuya nanu nadol enaa kegira aasa ore enkae elelek duo arkeek eewuo niaku etakedo atalisho amu eesi taa dii sininye nejia ashe.

ajo sinanu naa aing'orua enkima irkeek aitudupa tenaa kaata duo enkibiriti ashu atomonuo enkima naitudupie irkeek lainei nainok naing'oru emoti sapi napik enkare sidai naisinkil ore ake paapik enkare napik naa kule ainei napik ormajani ore ake pitokitok agira aisuroki kulo keek lenyenak napik sukari enaa enaitosha ore pitokitok pii adooyo nadotu ake napik ena birika safi sininye wena kishungi safi enajiet naapik aitobiraki napising ena birika ai napik enkalo enkima pemiropiju nyoo ena shai natum taa taata atooko tenkikombe sapi naishoo sii iltung'anak lainei arashu ilomon ojing'u tonkikombeni mpirbili nara sapii ashe.

ore taa embaye nalotu indamunot ainei tenadol ena, ena baye naa ka kelotu eh endamunoto naijo ena kekenyua neeku duo eramatare etiiki alep naa ajo naa sinanu naa nkinejik pee eyieri duo shai pewoki pidapashae arashu ekemuto paa ketushukunyie duo ntokiting neeku kegirae alep pigili ake awok ina shai peesi naa kulie siaitin naidim sii atodua tenkae oitoi ajo ikarsis ele tung'ani amu amaa naa oloota nkinejik nabanji juo duo torrono metorrono paye ashe.

eepi adolta pii ajo ibung'aki daa ajo naa sinanu naa irmuran enkiteng aun pii irmuran ora okuni pemi sewsew ore tedukuya tene nadolta oltasat olee oota embaye wenkawuo netii emaal enkiteng arem arashu aud audu osarge neeeku inapa kishu kuna nauduni osarge ang'oru nayiolo ajo melakwa enkoti arashu enkukuri naiwowunyieki ilo sarge petum naa atook ashu itaasi inapa naitaas irmasae ashe.

Ore oltungani pookin ojing' inkaik ainei, naa ingas diinye aliki ajo kaa siai ena, naa kanyio tipat ena siai pee iyiolou tenaa kees tenaa aimeas kake eas oltungani oleng' teningas aliki ajo kanyio ena, naa kanyio tipat. Neeku ore tenanu kairorie oltungani angas nejia. Naitoki sii arik enetii olchamba naitodo enekununi ena bakuli natii ena kiti daa, wenikoni tenepiki enkare enikoni tenitobiri ombaka metuuni embeku ometabaiki tanakata nyoo enewoji netii ena daa Naitengen sii eramatare pookin naishaa metuuni ometabai ena daa ene, neeku kiriamari tolchamba nabo onabo, naduaki enaasita naishoo sii ninye metaasa ina etaa nanu nagira aduaki nautaa.

ore taata nanu tenadol ena siai nadol anaa oloshi likijo oloirobi dei lontare neku ore ena kuo kadol nanu enaa ketamuoyia emoyian adolta tena kuo kesesha pii ena kuo mesidai nibung'a oloirobi aibung enkutuk enaalo onkumeshin neeku emuoi taa ena kuo niaku eyieu taa nedumunyei duo aud petum naa aishiu amu mekure naa egira ena kuo taata adaa pii amu misho enkutuk mekure eeta enaidim ataasa ashe.

ore tenakata kuna tokiting ore embaye edukuya naa kig'oruni dee endapana enashal nepiki duo ajo naa sinanu incheito neshei tenkolong minosa enkolong ore ake petoyu nitainii ake ajo naa sinanu naa nekinyuni orpapita ore peekinyuni nitobirunyieki naa kuna siaitin nalio tene anaa ena edukuya naaa kedumu ake entomononi nara arriyia ashu oltung'ani ora arriyia ena dapana ning'oru oltidu ning'oru naa enkoito paa kenunuk enatoki aitobiru anaa entoki niyieu neeku nedumu kulo sikira orkuti saen neng'orong'oroki niteshep nitoobirr akus anaa enayieu duo ninye netiwua netiu ilo bene lenye aiko taa nejia ore elde naa kajo enapa toki naji odarama oing'oruni ake entoki tioriong naijo enkiti shuma nitoipokini naa enda dapana ioriong.

ore taa taata nanu entoki nadolta naa kadolta taata enkaji ena naji enkotoroki ashu ilotorok nadolta pii ajo etii enaisho nawo enapa nikijo orkengei ewo pii newokito doi nkotorok enye neeku adolta ajo wore ena etaa enaruti pii aita nyoo aitai ena aisho ajo naa sinanu naa.

ore embaye nanu naitiship tene pii naa kaitiship tenadol eramatare naijo ena ore taa eramatare naa idol ele shani ogirae aramatie ogira ele parakuoni aramatie nyoo ena kiteng nadol enkiteng ajo memen enkong'u amu nyoo amu egirae aramat aitobiraki neeku ore egira enkiteng aramat oltung'ani egira sinye ilo tung'ani aiko aa agolie neramat inyoo enaduo kiteng pesidanu nitapaash emoyian nitapaash enchuka nesidanu olchoni anaa enalio naa tena pisha naa kanyorr ena ramatare katukul naramati isuam aisho irkeek oitobirr nebak nibooyo kulie tokiting ashe.

eeepi ore embaye nagira aasa tene enaa enadolta adolta iltung'anak otii enoshi kiti toki nikijo emeli kiti netii doi ajo naa sinanu empolos onkariak arashu enaiposha negira doi aibeloo enkare petumoki naduo aikuna aishoo enkare, enkare ninye mehomoita nadolta sii ajo eeta ena kiti toki natii naiborr naijo enkarasha aitodolu ajo ore kulo tung'anak naa isinkirr doi ajo naa sinanu naa esiai enye sapuk nahomoito aas tenyoo tenaiposha neeku kajo kegira abaya ewueji oshi neyiolo netii isinkirr kumok petumoki atanang'aki naa nyoo ana arasha enye akajo keneti doi petum isinkirr atijing petum atawuapu atipik emeli pepuo naduo amirr arashu itaas ae oshiake naitaas ashe.

ore ena baye enikoni tenetumi idol tenakata tenaitayu obo ake amunu otoyio oleng naturr matejo olchamba napik, napik enkare naa kebuku ominyiaki atoyu ore ake petoyu ore kuna kabobok enyenak ioriong amu keeta ne keeku ijio kimugein naa ka kaitayu akinyu akinyu akinyu omanoto taata nyoo entoki naijo ena ore paatum entoki naijo ena kaidim atededu tonkaik ainei ateyiwerishore arashu alo aidong aitaa enkurma ashu aitaas pookin nayieu kake ore etiu inji tenaa keshal naa indim atapejo atipika enkima tolang'at lenkima ashu intokitokie neeku endaa nawo ninyia ashe.

anyorr nanu kuna mali eyia inji aaku injio duo kedo ijio kisiteti aitai ae napupu nakut tosiwuo naidong ore ake pindong' nakepuku naa enkurma sidai oloshoro naa keyia ake inji olokembe neeku anyorr ena nadoodo siteti ashe.

aidim ake aiteng'ena oltung'ani pee uh ore ake petoyu kuna tapuka enyenak ekuna kujit aitobiraki nepuku ake neshum apik orbene ore ewueji duo neyieu neunie enkurma enye nelo egira airrugo pemeya osiwuo nenang'aki nenang'aki nenang'aki pore ore ake peyie eshaiki netumoki taa atubulu neeku enkujita naijo ena ashe.

Ore duo tesipata, meetai pi enasiai temurua ang'. Meetai pi. Meesi. Idol inye ajo enkulukuoni nado ena. Mikiata yiok enado. Eng'iro kiata. Nemees pi enasiai. Neeku, mikiata pi.

aitiship nanu naleng tenadol endaa nabanji naikesuaki doi neton doi asapuk enkurma neeku aitiship nadol enkuashe nabanji amu eraposhoi nemiri netumi empisai nanyorr sii doi tenadol iltung'anak eesita esiai enye onkaik enye mee empurrore etii mee irkeek mee irmarengen eti kake eesita esiai onkaik nejo Enkai naa kamayian neku aitiship ina oleng.

Ore enabae enikoni tenetumi, naa lanterera lenye euni. Ore ake peuni, nebulu ena tapukai. Na kigil ake sinye abaya ewoi neje, nigil ayu inyoo, irng'anayio, nededu ore petoyu, nigilieki enkop. Nigil ayu. Nikunaki neejia.

anyorr nanu ena baye naa kanyorr pii amu menkiremore inia nabo naa kanyorr orng'anayioi oitoiporo tiatua ende amu ime ninye naapa eji encheku nemelok pii teniyierr nepik osesen doi ajo naa sinanu naa aafya neeku anyorr nanu oii ena shoku nanyorr enkiremore telalai.

adup doi pii nanu ena nayiolo adamu enkolong nataasa otaata eton aasita isulaki tena shan ekesayu tena kata oleng amu etii naa enchan amu enchan ooshi nemishoru eesi kake ore tenakata tenchan nabanji ekiasita pii pekidung'oo mpisai pemikintoki apuo ainyiang'u empukai nikiasie kulie baa ore sii teniun enkiti wueji nikash naa imirrimir doi amiraki ilelatia naa intijing'u dii enkiti ropiyia neeku anyorr nataasa enaasita.

ee kaidim atodua ajo kanyoo nagira aasa tene amu adolta enkurma nauno empukai enoshi naji sipinash nadolta oltung'ani ogira adotu kajo kegira naa aitayu peelo anya ashu emirrta kake atadua ajo kipilipil ena pukai naa sidai nenyorr inkonyek etii ena kurma.

Ore taa enasiai eneikoni teneitobiri amu adolita kitunguu naa keetai ilkutiti ganayio lenyena kutiti ogasi auni tenkiyi wueji nilepieki ake enkulupuoni neitobiri neuni nitoipi tolkujita ore pee ebulu tiatua matejo iwikii are neboluni nebuulu tenkolong ore pee ebulu nitokini aitayuu too nkuti olongi nepiki taa aji ? Olchamba naduo kitok ewueji nebukokinyieki enkare neramati nepiki ilkiek nedotuni entiati Ajo naa sinanu naa egira ake aabulu omeishu lelo apaitin lenyenak oshi ore ake pee edoli aajo egira intapuka aaatoyu neikojini aagil ilgoso loo ntapuka meirugoto ore pee idip Nena kutiti atitim nedotuni nedungi dukuya o siadi nepiki taa kulo benia entoki natoyio naleng nemiri ashuu enyae.

ore taa teniyieu nias ena siai eyieu imbaa nara ong'uan ore embaye edukuya noto enkop ewueji nitur ore ake piata ina inoto taa enkare sapuk naidip ena siai amare nena ore eneuni keyieu naa iyata eng'eno wenkariyiano niasie taa ena siai tinimiata ninye iyie nchoo eku ore oltung'ani lingirara aas keeta eng'eno wore enabayie ong'uan keyieu taa naa iyata empisai empisai taa nabore amu menya inkutik teniata kuna baa ong'uan impadang'a naa itum esiai.

Ore taa tenkop ang' ime iloshon pookin duo eunishoi tolkeju aodo, etumieki kulie wuejitin iloshon ounisho netii ilemeunisho, kake ore kulo kuti ounisho eeta ninye ena siai, amu eun ajo naa sii nanu mpaka empeku oodaiki mpaka enoolmatunda, anaa kulo kadolta tene, ore kulo matunda neya duo amu enkolong' nabo ninche eku neme olari obo, euni ake netum enkare, neramati duo aisho enkongu, neoshi olchani ometubulu Kenya. Ore ake peebulu neyiolou olaramatani ajo etaa eo, nelo Anya nelo aun kulikae.

aidim nanu atolimu intokitin are nadolta tene arashu impishai are ore ena edukuya natii kedianye adolta enkaitubului eton akiti enaunieki eton enkiti shani nagira abulu nadolta kulie kumok nairragita tine aitodolu ajo kikumok etuunoki netubulutua sii sere ore tena yeare nadolta etiu anaa enapa kiti shani natubulua aaku olchani kitok nadolta etoishe ayu irng'anayio oleng oleng aitodolu ajo etaramataki naa apa aiteru aakiti neramati ometubulu ometoiu irng'anayio obanji.

Ee pi. Ajo naa sinanu naa kaata eng'eno naipirta ele shani wele aitubului, okulo matunda. Aata pi. Aiteru euni, emetabaiki enewoi negirai aikesie.

Eh ore tenaing'orr nanu enatoki nadolta tene naa kaidim atolimu ajo ore inye enedukuya enkurma etii ena tomononi ore etii enkurma adolta ajo etii inkaitubulu ormaisurin etii nkutitik netii naotok ore taa naotok naa ninche kuna taata nagira ena tomononi aiko aa ashu tenkaina aaku keyieu duo niko aa nikesu amu etae naa oshi kulo oikesi ake enyori neetae ilopuoi ashum ometaa naa sikitok neeku elelek egira aikesu enyori arashu egira aya eyia inji peyie epuo aaku tedukuya.

Ore nanu tenadol enasiai, naitadamu orkeseri. Aitadamu pi amu, ejing'uno duo wele matundai oji avakado oleng. Neeku enadol, nadamu orkeseri.

ometam, ore taa entoki nadolta tene adolta ajo enkurma taa etiiki enkurma naa ore kulo keek ladolta sii netiu anaa irkeek lorng'ayio neeku ore ele tung'ani onapita oltoo tenkoriong nadolta ajo elelek oleng aa olchani iko aa enapita ogira alo awosh taata kulo keek lenyenak lolng'anayio peebulu neng'adie orkurto arashu dii ninye endiatitentonata okulo kiek.

ore embaye naitiship tene emaitiship ninye ol ormatundai obanji ladolta ajo ewo naitishipa amu itodolu ajo ore ele tung'ani netonyua airem ena kurma negolie nedotu endiati newosh olchani neisho enkare aitobiraki ometabaiki taata enewueji nidolta ajo ore ele ng'anayioi netiu enaa atabayie etaa tenaa olonyae nenyae tenaa olomiri nemiri awalunyie impisai neeku itishipisho esiai nabanji natonyuaki negolieki otodua ajo kanyio eyawua.

eepi kaata eng'eno naipirrta ena kipeta aata pii ayiolo eunore oramatiei lenye omikesi nayiolo sii emirare enye amu emiri enaa nkiloi neeku ayiolo pii.

ore ormarenge latoning'o tele ng'anayioi naa aning ejii ore dii inye atua nemeeta ilanterara metaa mijo eji kanya naya ilanterara aun meeta nemelok oleng aning sii ajo teneeku duo ituuno niun duo elukunya oleng aanyu amu ebik ilkuti arin ebulu neisho nitoki naa irng'anayio aaku anaa tenakata enalio neeku ng'oru duo esiai ning'as aas igira aiko aa aanyu aning sii ajo ore duo enkolong kenya duo ninkees nitum duo empisai amu aning ajo eisho naleng anaa enaibala tenakata nelio tenyoo tonkonyek.

Nabo duo etiu tena, ijo duo kitu adol euni tokuna kwapi. Neeku, mara arriyia oleng', kake ayiolo ake ajo, euni akenye sininye tenkop enaa enauni nkulie daiki pookin, kake mara arriyia tena oleng'.

ore embaye naitishipa ashu naitiship tena siai naa enyuata nabanji natonyua oltung'ani aas esiai sapuk naijo ena amu melelek naitiship ata empisai naibukoyie tene amu etaa duo aitiship amu etaa duo kegira aikesisho etaa duo mpisai eshukoki nyoo embene amu itu egila tau netonyua nepik impisai enyenak kake adolta egira ashukokino neeku aitiship enyuata nabanji.

ore nanu embaye naitiship tenadol ena pisha aitiship imbaa are aitiship ele ng'anayioi sidai amu ijio doi kisafi oleng naitiship doi kuna tapuka enyenak amu ijio kiitong sininche enkare neeku kajo kosupuko taa etii neeku kitiship inkonyek pii naitiship telulung'ata oramatiei otaramataki amu mee ketubulua ake kaisilig ajo olopeny otaramata ometabau ene.

ore taa ena netiu ake enaa noshi benek pookin osukuma nikinya nikiyerr kake ore taata ena nkuji naa ake dduo ailopilopie enkare nasila ana enoshi nintuku ning'oru duo ewueji sidai ninteleki paidung duo asapukin medung'i akutitik edung'i ake asapukisapukin paipik taaduo erokiyo nitipika duo enkitunguu ino olnyanyae lino anaa ake duo impuka kake meyieri oleng oldaikai obo ake nimbelbelekeny nintayu nenyae.

enetipat piyas ena baye oleng amu ees inye nabo eeta eropiyia neeku eniun ade niiton arreshu niramat aitobiraki omeo kenya nare kulo ng'anayio lenyenak inya amu aisidan te biotisho ino ore eniare nimirr nikintijing'aki nyoo empisai sidai sii nias ena amu teniata duo enkop nimigira aitaas ae nemeeta enerr olchani laijo ele teninko aa teniun amu ekintijing'aki impisai ninya siisii iyie irng'anayio ogira apuku tinakop ore sii kulo ng'anayio naa intoipo taa aikonji pee mitoki imotonyik aponu aiko aaa ainyial nenya amu keeku naa kegira ainyialaki esiai.

aning taake nanu eji iyieu naa sii duo enkop pituumoki aikuna aa atuuno naa kulo anterara neyieu enkong'u peramat negolie amu epurrori ninye nenya imotonyi keyieu taa nemelami neyieu naa siduo empisai niramatie ajo naa sinanu nejia aning sii ajo ore imirr naa keeta taa empisai neeku piinyok duo ometabau ene nikidolta taata kulo.

ore taa ena siai piyieu ninteng'en oltung'ani peyiolou naa ing'as aliki ajo kanyoo taa ena naa kanyoo peesi ore ele tung'ani naa kitodolu naa ajo keeku iboitare ping'as autaa ninteng'en niliki tenaa kolanterarai dii ing'as aun ometubulu tenaa kepuoi ainyiang'u empeku naidipaki atuun nipuopuo taa aiko aa aun metaa enkare enye epikita ajo naa sinanu naa niremoki neramat ometaa olchani neeku keyieu ele tung'ani nigirara airiamari ninteng'en maa kutitik nintoki siiyie aduaki eneesita pintarriyian iwuejitin neidang'ita.

enetipat taa ena baye oleng' tenkop ang'amu ore enedukuya ekenyok akordu enkishui oltung'ani letaa eye pemeye ore eniare ekenyok akwetie oltung'ani omuoi oleng' aitabaya duo ewueji nebakieki amu ore atua kuna arrin enye naa ketii embaare nalo dukuya egirae akwetie nyoo oladuo tamuoyiai neeku kitasiori oladuo oltamuoyiai aitasaru nkaik natii embaare kitok tenaa aitung'ua ang arashu sipitali naaaji kiti neeku enetipat kulo tung'anak tenkaraki ekenyok ajo kikordu enkishui oltung'ani asaru peyie meye.

ekalimu nanu ajo ore apa inolong pewoshuni ina simu naa kanyamal nanu openy akanyamal taa indamunot enaa mekire duo ayieu ororei mayieu oltung'ani lairorie nemayieu esimu pookin naoshuni ashu ore akeyie pewoshuni esimu pookin nawoshuni nadol anaa ororei nadung amu kayieu naa nanu ake openy naton agira aitirring'a aitirring'aki kewon ai mayieu oldaraa opi neeku anyamal ina olong inyoo indamunot.

enetipat ena baye oleng' tenkop ang' amu ekisho naa iltung'anak metegelu oltung'ani ashu olarikoni ninche oyieu maate mee kegelakini ate iko aa ate egelaki oltung'ani oyieu ninche maate metii earakinoto naa enetipat sii amu keesi dama ipirr enkolong' metaa mee enapurori nore pegeluni oltung'ani ogeluni nenyorraa pookin lotegelutua olitu neeku enetipat oleng' esiai naijo ena tenkop ang'.

eepi ore ena siai naa isapuk pii tenkop ang' amu emoyiaa naake iltung'anak enaake oltung'ani kitok wenkerai neeku etiiki naake isipitalini egira sinche anyok aret naa lelo tung'anak metodua ajo ishiutuo nepuo naa ajo sinanu naa ashuko nkang'itie enye.

ajo sinanu naa eepi ekiata isukuluni natii computer lab naa enetipat oleng ore ninye enedukuya naa kisidai amu mitoki naa aaku ore inkera naa keenyu midipa inapa kilasini ong'uan eji paa inakata kenya elo enkerai etaa oltung'ani kiitok alo ayiolou enatoki naji nyoo computer ore taata naa kisidai amu kesioki ayiolou akutitik neyiolou dii ninye enikoni tenikoni aa tenitumiari inatoki naji computer neeku sidai amu kegira ninye aiteng'en inkera eton anyoo eton akutitik neeku ajo nanu enetipat naleng amu kesieki abol ilukuny onkera eton adorropu naa sidai sii dii amu meetae mpisai naitokini alak inoshi ake ilak tesukul neyiolou enkerai ino.

eepi adamu nanu esiai nataasa ena enkolong nataasa ena siai nataasa apa ilapa arin otulusoitie naijo ilarin okuni ong'uan otulusoitie enapolong eetae ena moyian naji corona neeku ore naapa inakata oltung'ani oyieu nelo aisuma nemilo darasa neeku ena taapa darasa inok ake ena computer ino nijing'ijing'i pookin ning'urara egirae aisum intae amu etaa duo ina nabaiki ashe.

tenibalie naa oltung'ani ajo midim atalaa ntokitin tem benki enye e internet ore embaye edukuya naaa ing'as aret aikilikuan tenaa keeta dii ninye enetoki naji imbandoli tenemeeta nelelek aninche enyamali ninyiang'u petumoki naa ainyiaki aikuna aa atetema teneeta nemegira aasisho niidim naa atooshoki iloshi aitashekinok lenye amu keeta inambai ekeetae peetum atooshoki pebolokini ping'urari ore sii enkae nidimai taadoi paa enatoki nabolieki naji pin egira ai aidang neeku pedamu aitobiraki peyie etumoki atipika aitobiraki peyie etum ataasishore naa enkadi enye atalaa ntokitin.

ore taa iltung'anak odamuni tolosho naa keyau enkitagoloto oltau naa kayieu naimaki olemekure ishiu ole nkaiserry ore apa ninye naa oltung'ani laa kikitok kake kikiti oleng tenelotu emurua amu kitadoyio kewon metabaiki poking'ae oltung'ani taa apa ilo laa meleisho enejo embaye naa nijia etiu naikiliki esipata asidai arashua torronok nikindipaki tine wueji oltung'ani apa ong'oroo olosho lenye nenyorr toltau nemegelisho nemeeta olioshon bora akeyie metaa ira olmaasani lenye kitorisio intae.

adolta nkaik oltung'anak ware opaasha ore ele orok enkaina nadolta enaa ketonita nadolta elde ogira aitashe ninye oiborr inkaik egira aibung enkaina ele otonita anaa kegira ainining egira ainining etiu enaa ing'onyo egira ainining ebaiki naa tenaa kidikita ebaiki naa tenaa kegira osarge alo anaa kaji etiu nejia taa etiu etiu anaa orkitarri oltamoyiai.

kaidim nanu atejo ketii imbaa uni naishia niyata piyas ena siai ore enedukuya naa enkisuma miidim ataa orkitarri meisume terisioroto wena siai niasita ore sii enkae naa lasima piyata impisai amu ore impisai ninche nikiya sukul nemelelek ena sukul metaa iyata impisai nikibaiki piisuma nindip aitobiraki ore sii ene uni naa eyieuna mee ilo ake duo amu kitiakaki shomo kake iloito inewueji tenkaraki ketii atua iyie ajo kaloito aisuma palotu aret iltung'anak lang ashu metaa iyata iyie openy nyoo olola tiatua iyie.

ore taa irreteni naa piisuji inkaik arashu eelieki olapa kiti shani oji naaduo apa sanitizer ore enkae naa pishopi enapa toki naji mask naitoip nyoo enkutuk pemeyang'akinoi irkuti reteni taa lelo nelamae sii tenetoni pemitokini aiko aa aiding'a pemeshurrtakinoi ena moyian nikining naake ejitoi eji imonko apa enatoki ormarenge taa otejoki, etejoki apa shaina naitaituo pereperepere impisai niaku meetae apake oloirobi apake naa iltung'anak oitobirutua le corona niaku nejia taa apa ejoitoi.